Kore entoki nalotu edamunot tenadol ena naa engitenge'ena naishori ilaiteng'enak lesirkali eiton eiteru ninche aas esiai too nkopisini naaje.

Kore pilot sipitali naa itum ebaare ainani napaasha amu itum ebaare oo ng'onyek, ebaare oloik, ebaare Enkoshoke, ebaare engoriong' tenebo sii ebaare olnchoni.

Ore ene kuni teniboori imoyiaritin te murua ang' naa keng'asi aaku kesuji enkutukuo ok nkaik te nk'are osabuni naa enk'are naruko, neinosi sii idaiki naata biotisho ore sii tenibisong' iltung'anak nesarr naa aapuo sipitali peepuo aatum ebaare.

Kalo sipitali alenoo biotisho aii engata pookin naning' ajo kanyaala sesen naa keishaakino naa kenarikino sii peelo oltung'ani aduaya biotisho enye amu eiko naa meigunduari imoyiaritin Mapema nepoi sii aisho oltung'ani irkiek oitibu imoyiaritin eiton naa eitu eeku isapukin tosesen.

Ee keeta olmarei lang' engatini ok moyiaritin naa ore Ina moyian naa engirowua, enaa sii emaleria, kore irobulabul lenye naa enkijiape naajing' oltung'ani sesen, neidik iloik, nedarr sii irubat tenebo naa wengijiape narukokino ake oltung'ani sesen naa.

Ene tipat pee entuk oltung'ani enkaik te nk'are naruku osabuni amu kelo naa Ina aar olchafu likitii enkaik, nekilo sii aret aibooyo imoyiaritin peemitum naa enyamali ebiotisho.

Keyiari, neishori olorere eng'eno oo ildawaii otenebo sii eng'eno entoki naji First Aid metaa koree naa Eton eitu ebau egarri oo iltamoyia, nejoki naa ilo tamoyiai aang'as ashori First Aid Neishori sii duo ake kulie kiek metaa naa kore ake peebau egarri nebau naa akwetie sipitali kake metang'asa atum enkiti baare e atwa ang'.

Kore enyamali natumii terishata natii biotisho batisho too purkeli naa tenkaraki mme sidan ilbarabarani loo purkeli neeku naa metumi msaada egarri nanapieki iltamoyia tenaa sii ilkitarrini aayau ildawaii loobakieki naa lelo tamoyia.

Ore enkoitoi naidimi aatusuj' pee eponari biotisho te murua naa teneigerr sirkali ilaasak Le siai loopua aa ilkitarrini kumok metaa hoo Area tenaa Enkop nemetii ilkitarrini neponari naa biotisho te murua.